An anyalo nyisou ni gima omiyo ok ahero tijni, nikech en gima oting'o ringre dhano kendo ka inene kuom seche mang'eny to ibiro bedo ka in kod paro mang'eny kaka dhano wetewa weyowa e piny ka .Kendo onyalo miyi buok mokalo, onyalo miyi ilek gik magalagala kiparo gik mane otimre ,sama ne iti tijni kata sama ne utimo tijni gi ng'ato. Kendo onyalo miyi ibed gi sura mopogoreopogore gokinyi gotieno kineno, kendo onyalo dhieri ni magi to mage.

Gimabire pacha kaneno gini en ni en puonj, to puonj en gima ber nikech omiyou rieko kendo ogoli e paro machon maonge ng'ama nong'eyo ni diwuoggo kendo ibedo gi rieko mang'eny ma inyalo timo gimoro ki in kendo in gi paro maliu manyalo konyo dhano wadu. Kendo puonj en gima ber kipuonji ka pod itin kigoli kipuonji somo mondomii ing'e somo maber kendo okonyo e yore mopogore opogore kata inyalo ndiko giki kendi kendo inyalo timo giki midwaro kendi ki in maonge ng'amo ndikoni.

Chiemoni kidwa chame, to ibedo kod san mitoke kendo ibedo kod ojiko ma idwa chamego nikech ok inyal chame gi lweti to kata kamano kichame gi lweti toiluoko lweti maler nikech lwedo ting'o ga chilo. Kendo i make sure ni lweti ler to ichame maber mondisore kod gima igeng'o go kik opukre piny kata kik opukre kuomi.

Chiemoni ka idwa lose to ipaa toke ma odong' maler, kendo ikete e pii maler, bluoke maler, blawe gi pii maler mondo eka ng'ade e diere, moket toke mopogoreopogore, kendo ikete e moo kachielkachiel .Mondo ochieg imiye time, iloke, kendo iwee b moo rome, b mach bende rome eka igole kosetwo.